Andũ marĩa mambataga irĩma nĩ mathiaga nĩ getha meyonere maũndũ marĩa marĩa mambatĩte monire. Tarĩu mokorok nĩ atambire kĩrĩma akinyire igũrũ piũ nĩ atigire kĩndũ ta bendera agathiaga na bendera ĩyo arabu agakorwo na nyamũ iria cikaraga kũu ũguo akona kana kũu kwĩna bebo, tondũ gũkũ kũngĩ nĩ gũkoragwo na riũa. Akeyonera nyamũ iria cikaraga kũu ũguo nĩ getha athiĩ one ũrĩa kwĩragwo rũĩ rũkoragwo rumĩte igũrũ rĩa kĩrĩma agathiĩ akona kana nĩ ũboro wa ma. Mabiga marĩa makoragwo kũu igũrũ akabota kũmona mĩtĩ na indo ciothe iria cikaraga kũu ũguo.

Nenda cia ũkinyanĩria citeithĩtie kũmenyithia andũ kũrĩa kwĩna morũrũngano marĩa marathiĩ na mbere. Kũrĩa kũrarũrũnganwo ũrĩa andũ marabũrwo nĩ borithi marĩa marekĩka nduka iria cirabunjwo, andũ marĩa maroragwo na maũndũ marĩa maratũma. Nĩ iteithĩtie kũmenya rĩrĩa kũrarũrũnganwo nĩ mathaa marĩkũ nĩ mĩthenya ĩrĩkũ nĩ getha andũ marĩa mararuta taũni tondũ nĩkuo mĩrũrũngano ĩrabanĩka makaga kũthi taũni, tondũ kũu ũguo gatagatĩ ka Nairobi nĩkuo mĩrũrũngano mĩingĩ ĩkoragwo. Na no wĩkore hatĩka-inĩ rĩngĩ rĩrĩa andũ marateng'erio nĩ borithi, ũgatibio ũru na thibitarĩ ndũngĩcikinyĩra na njĩra ĩrĩa ya gĩrĩire.

Njĩra cia taũni yakwa na ũndũire, ta rĩu gũkũ gwitũ, andũ maingĩ mahũthagĩra bunda rĩrĩa marakua indo cia mũgũnda, ta mũcere, mbembe rĩrĩa maraciumĩria nginya mĩciĩ-inĩ yao gũtwara store. Arabu, gũkũ gwitũ atumia maingĩ nĩũkoraga nĩmatwaraga mĩithikiri, na kaũndũ kau ti ga kawainda nĩ ka mwanya ũkĩringithania na mataũni mangĩ Kenya. Nĩũkoraga ona Gĩkũyũ kĩrĩa tũraria nĩ kĩa mwanya na gũkũ ũguo. Nĩũkoraga ona minji iria tũrarĩa nĩ cia mwanya. Na nginya mĩmera ĩrĩa tũrakũria ta rĩu gũkũ gwitũ gũkũragio mũcere, wathiĩ kũndũ kũngĩ gũkũragio ta waru, no gũkũ gwitũ nĩ mũce, nĩ mũcere.

Ũndũ ũrĩa wanahingio mwega rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kana gũkũ gwitũ, nĩ ta rĩu ũguo gwĩkĩrĩrwo bara ya rami, tene twithiaga barabara ya tĩĩri, na rĩrĩa kwaura barabara nĩyakoragwo na ndaka ũgĩgakinya kũrĩa ũrathiĩ ũgaikara mathaa manene mũno ũngĩgakinya, na ugakorwo ũtete mathaa maku maingĩ mũno ũngĩgakinya kũrĩa ũrathiĩ, na kĩndũ kĩngĩ nĩ gwĩkĩrĩrwo thitima, tarĩu tene twahũthagĩra coora, na coora ĩyo tarĩu mbetiri yaikaraga ta mĩeri ĩtatũ ikathũũka nĩngĩ ĩkambidi ũgũre mbetiri ĩngĩ, na icio no mbia ũrahũthĩra, ũndũ ũngĩ naguo nĩ gũthondekerwo irathi, irathi cia tene ciarĩ cia ndaka, no rĩu tũkĩthondekerwo irathi cia maviga, na cĩkĩthondekwo weega cigĩkorogerwo, igĩkĩrwo thitima, ciana cikĩenjerwo ithima na maĩĩ magĩkorwo cukuru ciana cigĩtiga gũkuaga maĩĩ kuuma mũciĩ nginya cukuru.

Kũringana nani ndĩgwĩciria bamĩrĩ cia njamba irĩa ciatũrũire wĩathi nĩciamenyekanire kana nĩcianire kĩhoto kĩao, nĩũndũ ta rĩũ nĩwonaga rĩmwe ũkĩona matangatho ma hwaĩinĩ ũkona kwanza bingo ya mashujaa day ũkona makĩnegena tondũ matĩrĩ mahewa mĩgũnda ĩrĩa mereirwo ,ona mũtũrĩre ũrĩa maraikara nĩ moru, irio ,ũgima wao mwĩrĩ rĩmwe ũkona nĩ ũthiĩte nathĩ, ũguo nĩnyonaga harĩ wega thirikari nĩagĩrĩirwe kũmamenyerera maheo ĩmahe mĩgũnda tondũ nĩmatũrũĩrĩire hĩndĩ ĩyo ya kũrũĩrĩrwa maheo mĩgũnda arafu ĩmamenyerere nĩũndũ wa ũgima wao wa mwĩrĩ arafu ĩthomithie nginyagia ciana cia andũ acio matũrũĩrĩire .